This one is nursery of crops that have already been ready to be planted so as it is being removed so as to be taken to the farm to be planted it is being watered so as to remove all including roots so what is being done is that you put water on top so that you uproot all you can take it out using panga to where you want to plant you can also bring water and put it inside so that that nursery is wet.